Miten anyun arorutik cheterter chemuch keyai yonimochen chito imwaite akopo malaria kokewe hospital anan ko duket noto nepo chemist ko cham anyun ko asimwaite anyun tukchekaamin eng Porto kou yo ikose kolalang Porto anan ko ikose kiechokan mising kocham tukun akot checham kimwoe imwoini akot daktarindet asikonai anyun oratinwek chemokoy koyai asikonyit kole ngoka mnyanda nito po malaria akokonin kerchek chemokotin iyam asisop

NACADA anyun ko tinyei anyun ripset ako kasishek chechang mising anyun mising eng emetnyo nebo Kenya ak emet akot nebo African komugul kocham anyun NACADA eng emetnyo kocham akot kochopei campaign cheterterchin eng emet akosungukan emet anyun asikomwaita akopo anyun poishet ap kerichek ak madahara chekwach cheibu koipchini portaap chii ako kora NACAD kocham kokoini piko akot poroindo kongolochi chikako wecha wech anyun kerchek akoporchi oratunwek chetos tebiso icheget akoi kopwa anyun oret nemakat kometo anyun kopoishe kerchechuto po polotet anan ko chupo kulevya koyoto anyun konyoru chito tabiet nekararan ndaisup arorutik chuto po NACADA

Eng emetnyo nebo Kenya komito kokwonik cheterter chetokoyoe anyun FGM ko kokwonik choto ko cheu chunpo Maasai ak chepo Olin po Narok ko inyoru ile tokoyoe anyun tumdo nito po tipik ako tumito anyun po tipik nekikuren (FGM) eng kutit nepo kingereza ko ipu anyun ng'emet neo mising eng laak chepo tipiik amun cham kokakemut anyun chepto tumdo kocham akot ndakaribu kosich lakwet kocham kopunei kaimutiet chechang mising amun alamok chekikonyor kokoini akot chepyosanitok kemut hospitalishek cheoen asikenem lakwet kepet moet asikeet eng chokchinet konitok ko koimutiet neo mising ako madhara cheibu anyun tumwek chutok po tipiik

Cham anyun asikur chito emagency kou ngalek ap hospitali kouyo komong akot ngal eng kaa anan ko barbara akokekur piko chebo hospitali chepo emergency kocham ipire simet akipirchi icheget asikeyok karit nengwany kocham anyun kokakeyok karit kocham kochopekei anyun hospitalit noton nemokoy kemut chito neimyoni asikopit anyun kotach chichiton en chokchinet akoyochi anyun services asikonyor chichi komaipet sopenyi ako daktarisiek chuto ko toret kosop sopet ap chichito

Kerchek anyun chepo cholera kenyoru eng emetnyo nebo Kenya emu eng petushek chekikosirto kokikopit imyondo nitok Ako kinyolchi anyun emenyo ak serikali komukul kocheng kerchechuto akoip anyun kopa hospitalishek cheterter chebo emenyo nebo Kenya ko anyun atkimoche kerchechuto akitinye chito wasi wasi ile raisi itinye anyun chito koroito po cholera iwendi kityo anyun chito hospitali nelekitchin asikekonin anyun toretet ak kerchek chenyolchin asikosop koroito po cholera